Ũndũ wa mbere nĩ kwamba gwetha kĩandarũa, iria ithondekaga greenhouse, ndigwiciria kwĩna rĩtwa rĩngĩ rĩa greenhouse. Ũndũ wa kerĩ, acoke ethe mĩtĩ ahande tũting'ĩ kũu ũguo. Na wona ahanda tũting'ĩ tũu nĩ twagũcoka kuoherera nyanya rĩrĩa ikarũgama. Ũndũ ũcio ũngĩ acoke nĩngĩ, tĩri ũcio wa kũu aũcine wega kana ethe dawa ciĩho ihuhagĩra cia kũnina mĩrimũ ĩrĩa yothe ĩkoragwo tĩri-inĩ na tũtambi tũrĩa tũthũkangagia mĩmera gũkũ tĩri-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩacoke ethe nyanya, na nyanya ina maciaro mega. Tondũ no ũhande nyanya, no wahanda nyanya ĩkorwo ĩhana rũngũiya, gũkũ tũciĩtaga rũngũiya, nyanya irĩa itarĩ njega, nanya itegũgũciarĩra maciaro mega, nyanya ĩtangĩraiha, kana ũhande nyanya ningĩ igũtuo mweri ũmwe kana wiki igĩrĩ, yũke ĩgĩthira. Koguo no nginya wethe nyanya iria ihandagwo thĩinĩ wa ciandarũa-inĩ ici. Ũndũ ũcio ũngĩ wona arĩkia ũgũo no nginya ekĩre thumu mwega, na acoke kuma hau ethe bataraitha, tondũ no nginya wĩkĩre bataraitha. Ũndũ ũcio ũngĩ wona arĩkia hau wona ekĩra bataraitha, nĩ gwetha ndigi cia kuoha, cia kuoha nyanya ici, nĩgetha ũhote gũcioherera kũrĩa igũrũ.

Rĩrĩa ndona ũũ, kĩndũ kĩa mbere ndĩrona mũcere mũrũaru, mũcere, ũngĩrora mathangũ macio ma mũcere ũyũ, ti kũma maroma. Tondũ ũngĩrora onakorwo nĩũroneka ta ũrakũra, ũroneka ta ũrakũra no mathangũ macio mayo maroma me ma rangi wa green. Ndiũĩ ĩno ĩtagwo ngoikoni kana nĩ rangi wa kĩĩ rangi ũyũ wa mathangũ. Matiagĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩũma na rangi wa green, magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩũma na rangi, rĩu wa yellow wĩtagwo ngoikoni? Nĩũroneka nĩ mũkũrũ no nĩũroneka mũcere ũyũ ti gũkũra ũkũrĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ kũhanyũkio ũhanyũkitio ũkũre nĩ mũrimũ. Tondũ ũngĩrora mathangũ mayo mothe nĩ momũ. Ũndũ wa kerĩ ũngĩrora mathangũ macio momĩrĩire gatagatĩ-inĩ ũkona homĩte gatagatĩ-inĩ, no mũico-inĩ ti kũmũ. Koguo ĩrakwĩra ti gũkũra. Ĩrakwĩra mathangũ macio nĩ kũrũara marwarĩte, na nĩ raithi mathangũ maya marwarĩte mũrimũ ũrĩa gũkũ tugaga wa heho wa mũcere. Kaingĩ andũ mawĩtaga wa blast. Niguo ũroneka ũnyitĩte mathangũ maya. Na mũcere ũcio ũkoneka ũtarĩ mwĩkĩru. Ũngĩrora mũcere ũcio.

Maũndũ marĩa njiguĩte ma kĩndũ gĩkĩ, tondũ maya maroneka nĩ mathangũ ma mboco. Kwina mboco mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno yũkĩte, na mboco nyingĩ thikũ ici nĩ icokete gũthũkagĩra andũ, mboco imwe. Koguo mĩhĩrĩga ĩmwe ya mboco ta wairimũ, njata, nĩ nyingĩ iratũma andũ magĩe ngaci thĩinĩ wa mwĩrĩ, kana ũkaigũa mũndũ ũcio akiuga acĩndi, kana ũrũrũ wa mwĩrĩ nĩ ũrambatĩra. Arĩa agacoka wa gũtuĩka wa gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. No nĩ gũkĩte mĩhĩrĩga ĩngĩ ya mboco njega mũno. Ta ĩngĩ thikũ ici ĩretwo yellow, yellow ya yellow. Ĩyo ona warĩa gũtirĩ thĩna ũkĩte ho. Ningĩ kwĩna ũtungati ũngĩ ũkĩte ũrehetwo nĩ andũ arĩa metagwo a KARLO. Gũkũ mena ithomo menacio, mararuta andũ kũhanda mboco ici, na mena ithomo marathiĩ magĩthomithagĩa andũ. Handũ hanini gacigo kanini ũkahanda ũgacoka ũkaitungata ũrĩa ciagĩrĩire nĩgũtungatwo. Ti kũhanda ũgacoka ũgaitigĩra imere kana itungatwo nĩ marĩa mekuo, aca. Maronia andũ gũtungata mboco na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na igaciara handũ hanini ũkaigua nĩhararuta ngũnia.

Mĩciri gũkũ gwitũ nĩĩhandagwo na njĩra nene. Na nĩ ĩhandagwo nĩ andũ na ũingĩ, no kũringanaga, kwĩ andũ mahandagĩra gũkũ tũmĩtaga cia iharo, ũgathiĩ ũkahanda ndũrĩ na kambũni ũrenderia, ũgeterera mũndũ agoka gũkũgũrĩra. No kwĩ andũ angĩ magũragĩra, mahandagĩra kambũni. Atĩ ũkahanda ũkamenya mĩciri ĩno wahanda, nginya gũkũra kwayo ĩgakuo nĩ kambũni ĩna. Tondũ nayo nĩ mũthiĩte mũkandĩkanĩra na mũkaiguanĩra marĩkũgũragĩra kilo cigana, na marĩkaga atĩa. No wega wao andũ acio nĩ mokaga makera andũ ũrĩhuhagĩra dawa ici, wona wanina thikũ ĩmwe wona mĩciri yamera ukahuhĩra gĩkĩ, ũgekĩra gĩkĩ, ũgekĩra bataraitha ĩno. Magagũtwarithia ũguo nginya nĩgetha mũmenyerere mũtikahũre dawa irĩa itagĩrĩire kũhũrwo mĩciri-inĩ. Thĩna ũríĩ mũnene tũkoragwo naguo gũkũ ũguo nĩatĩ andũ ũkoraga mũndũ arahũra mũciri waku dawa ĩgũikara ihinda inene thĩinĩ wa mũciri na mũciri ũcio nĩ ũkaũtua. Ũgakora andũ aingĩ nĩ mĩciri yao nĩ ĩregagĩrwo. No andũ arĩa marĩmagĩra kambũni, mũndũ ũcio nĩ ũgũkora mĩciri yake tondũ nĩ abuatĩrĩire ũrĩa kambũni ĩramwĩra na andũ acio nĩ mokaga kũmũcerera kaingĩ makĩmwĩraga twĩke ũũ na twĩke ũũ, mĩciri yake ĩkuagwo yothe ni kambũni na ĩgakorwo.

Ũndũ wa mbere mũndũ no nginya akorwo akinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana. Koguo nĩ kuonekania atĩ mũndu ũcio nĩ mũndũ mũgima. Okorwo ti ũguo no ahingũrĩirwo akorwo nĩ mwana, ahingũrĩrwo nĩ mũndũ wĩna kĩbandĩ. Koguo ngiũga mũndũ ena mĩaka ikũmi na ĩnana nĩ mũndũ wĩna kĩbandĩ, Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya mũndũ ũcio akorwo ena namba iríĩ cia KRA cia ũrĩhi wa igoti, nĩyo ĩtagwo pini ya KRA. Koguo nĩkúuga mũndũ ũcio nĩ mwandĩkithie nĩ ũngania wa igoti wa Kenya. Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya mũndũ ũcio etware bengi, athiĩ auge arenda kũhingũra akaũnti, na arenda kũhingura akaũnti ĩrĩkũ. Nigũkũringana nĩ akaunti ĩrĩkũ arenda kũhingũra. Macio nĩmo maũndũ marĩa